Tich mar mariewa ni e okonyo gi wachako gi e yoo mar puro puodho, kasto wayoro puodho maber, kasto wamanyo mariewa to wangado mathindo thindo kasto wago buche mag a distance minya kete mariewa, bang' kawaseketo kochopo e chong tidoye

Achako gi loso puodho wapuro gi dhok, bang' ka wase puro gi dhok to wagero nursery bang' ka wasegero nursery to waludo kodhi bang' ka wase ludo kodhi to wamiye gimoro three weeks kaeto wadhi wakete e puodho bang'e wagoyo ne yath kapok kudni ochame mondo mapiyo piyo

Gimabiro e pacha kaneno gini, ma en tich pur gi ohala. Ka idhi ipuro puothi moro maber, to nyiso ni nyaka ibi ikaa, kisekayo to nyaka idhii iusi. Kaka aneno oganda, aneno rabolo, aneno gik moko ma puodho okelo ma nya konyowa mbele

Aneno ka ka jii oseya pur, aneno jauso, aneno gik miuso, aneno oganda moa e puodho, aneno bando moa e puodho aneno michele. Oganda nitie tieng' ka tieng' moa e puodho. Magi farm produce ma oseketo to nyalo konyi mbele

Chiemo chiemoni wanyalo tedo mopogore opogore wachako gi michele, ma amoko mach to aketo sufuria to aolo pi to aolo mo ei sufuria mar michele kasto aweyo ochuakore for some time, alafu itedo alayo be yore kasto iketogi kamoro achiel.

Kangiyo ka gik makelo mor gin kaka flamingo. Flamingo gin gik, gin lee ma ka jo tourism obiro oneno to miyowa lokruok, ka gisemiyo wa lokruok to biro miyowa dongruok ma kelo mor magero kaunti wa ma Kenya. Mago gik makelo mor maneno kae

Anyalo puonjo ng'ato tijni kanyise kaka luore gi gik monego obed ni otimo. Ka odhi ka jo agriculture tonyiew gir ,gima imiyo go gwen chiemo, todhi omiyogi gi chick mash, toketo ne gwen pii toketo gwen e ot. Bang' ka oseketo gwen e ot, gwen go biro nyuolore to medore to onge mabiro tho kata achiel

Kaneno ma taparo pith mar diek ema aneno kae nikech aneno ka opidh diek ma, kae ipidho diek mag gredi, nyaluo. Diel ka diel nigi type ne ,nigi rangi, nigi ode kama okete. Ma mon nyuol yorgi toma dichuo be ni yorgi

Tijni nikod nengo nikech kosepidhe diel tidhi iuso kata diel achiel tibiro kata diek moko to onyalo miyi income. Inyalo uso moko igero godo giri moro, ikonyo godo nyithindi, onyalo konyoni kata kamoro

Magi tong' moa kuom gwen ma, gwen mag gredi kata gwen mag nyaluo manyalo konyo wa. Tong' gi inyalo butgi gigol nyithindo kata tong' gi inyalo usgi magikel, gikony e gero gimachielo. Aneno pith mar tong' kanyo, pith gwen ni kaa

Wapuro puodho, bang' ka wasepuro puodho to wamanyo, wamiye ndalo moko matin mondo okuogi kasto wago buche kasto wapidhe machunga kasto wamiye ndalo moko to wagone yath kasto wadoye mondo kik buche kethe

Kaneno ma taneno gimoro miluongo ni, kisungu luongo ni herding. Bang' ka oserithi tikao dhok tiolo e puodho, dhok kwayo kasto ginyono tienge go ka gisenyono tienge go bang'e to wabiro puro gi, sama wapuro gi wabiro loko tienge go kadok piny nikech tienge go gin, mago are fertilizer

Wapuro puodho, bang' ka wasepuro puodho, wamiye ndalo matin kasto wakomo. Bang' ka wasekomo to warite kochopo e chongwa to wadoye, bang' ka wasedoye to wamiye ndalo matin wachak wagone loo, bang' ka wasegone loo to wamiye kinde mondo odong go mondo otegno kasto wadhi wangade to wadhi wamoye to warege

Gima ahero kuom gini en fruit ne ni nikech inyalo kike kain gi alot tinyalo chame gi alot, inyalo chame gi mchele, inyalo chame gi vegetable moro amora. Ma bende, mar ariyo bende, en oil, okonyo del e medo moo

Abiro timo gimoro ma kisungu luongo ni interview mabiro dhi kama jii ngenye takao pach jopiny kasto abiro bang'e tangiyo kaka adhi e studio tadhi a record mondo jogweng tee onge kata jokenya tee owinj gima timore mondo

Kenya ka gik manyalo kelo joneno gin kaka kibiro idhi ineno Tsavo National park, kidhi ineno Kit MIkai, kibiro iwuotho e forest ineno lee mag bunge bende biro miyowa income ka

Wachore ni piny maloka en opposite mar piny ma Kenya. Ka piny oling koni to kocha jokaka osechiew. Time wa bende opogore gi time gi. Kaka wachiemo bende opogore gi kaka gichiemo

Kuonde gi achiel en kaka kajii dhi neno forest, mar ariyo ka jii dhi neno bunge. Mar adek ka jii dhi neno kuonde kaka gidhi neno kata ka Kit Mikai. Mar ang'wen ka jii biro neno kata kaka jo agriculture loso gige gi mag puodho

Jomoko kuom joma aye kor gwenge wa okoso simbe madhiye internet, iwachoni sim madhiye mbui. Gin gi kabambe maok nyal yie gine gik miwacho e mbui go manya konyogi piyo piyo

Eeeh, nitie jogo, kaka achiel gin jogo machiwo yedhe mag rariw, mar ariyo gin jogo machiwo yedhe mag kaka wiyi bari inyalo muonyo, inyalo chwako kaka dwele kata moko be nitie kaka nyathi ka nyathi tuo, inyalo mii nyathi mondo